Chang tuguk che toreti kipsomaninik kotiko mengechen ngokakinet. Kito netai, bo komonut anan mie ngo kakinet lagok komengechen akobo ng'alekap kanisa, anan ng'alekap Jehovah. Ko nguno, cham ko kararan yabendi lagok kanisa kosubikey ak betut ne kibendie kanisa eng olinywanet. Ngoka Jumamos, anan ngoka betutap Jumapili. Ko nguno koba lagok kanisa anan Jumapili, ipkoname ngoliot ap Jehovah. Atya konai anan kotepso eng atepto ne kararan nemaae lagok um tugun che yaachen. Kokeny ngipkenet ng'oliot ap Jehovah, ke-keborchin tugk ana biik che kimi keny eng tabiosiek. Ko nebo aeng, ko kararan lagok koneti gogo. Amu ngomengechen lagok, koneti gogo ole teptoi. Koneti, komwachin atindonik chekibo keny. Akoneti kolechi kitepche kuni, akuni akuni. Ko nguno, cho ko oratunwek che tos kenete kipsomaninik kotiko mengechen sikokararanitu. Ko ngoekitu, ko makoi koutie kiy nekikinet akoi ipkoekitu.

Anendet, ayani ale po iman um atakai tugul, alikap tuguk. Ni ko amunee. Netai, alikap tuguk, ko kiy ne kiyae kila anan biik che alisie kila. Ko nitokni ko amuu makchinkey chi tugul anan betut age tugul, komakchinke chi tugul kiy-kiy nebo betut age tugul. Ngo kapkobek sukaruk, ko miee ipial sukaruk alak. Ko ngotko kabek chumbik, ipiale alak. Ngotko mamii mwaita, ipiale alak .Ko nguno ko mie um alikap tuguk. Ako kokeny, chemung'arainik che aldoi tuguk chutochu, komeche akichek koae mungaret nywa, sikonyor chepkondok che tesetai sapet nywa, konete lagok, akotestai ak-ak-ak-ak kwaldoisie. Ko nguno, um po iman, atkai tugul alikap tuguk. Amu po komonut ing alik, akopa komonut eng biik che aldsie. Ko nguno, ko notono ne agere bo komonut. Amu ngomami biik che aldoisie, komamii biik che alisie. Ako makoi kotestai sapet.

Chang keljinoik yakarip kibaitinik chemogoik kwak. Cham ko missing, chemogoik kosire kibaitinik sikwachi kasishek kwak. Ko netai, imuch komite chemogoik che aldaun mwanik. Alak kwaldoi tuguk, alak kochang chemogoik. Ko nguno, cham keljin ne oo ngorip kibaitinik chemogoik, ko kwachi mung'aret nywa eng oret en makataat. Ngokakashin eng betut kwalda tuguk che maktaatin kuu beit nekakoshin, anan kealda chetia kokakoshin. Ko nguno, ole riptoi kiboitoi chemogoik kwak, ko kwalda tuguk kwak. Anan kwalda tugukap chemogoik, kosupkey ak ole kongalalda. Anan kealda eng chnagindo. Ko ole riptoi, ko kocheng biik chechang che alisiie. Ngokachenge alik, anan ko chemung'arainik alak chealdochin sikonyor um chemung'araindet nebo tuguk chepkondok che maktaat. Siko ngatesetai ak mung'aret nyi, anan kotes mung'aret nyi, anan sikonyor chepkondok chechang. Ko nguno no ko keljin um ne-neriptoi kibaitinik chemogaik kwak.

Kito netoreti KICD eng kamangunet ap somanet, ko oo. KICD, ko kiy anan kito netoreti ng'alekap somanet missing eng emet nenyo nebo Kenya. Netai, kiy kou kito ne kile curriculum nebo soanet. Ngisube kuu nakobo ain, ko koba sisit-angwan-angwan. Ko nguno notok, ko kikibendi sukul akoi klasit ap sisit. Atya keba sukulit nebo secondary akoi kalsit ap taman aka aeng. Atya keba sukulit ne oo anan sukulishek chebo barak, akoi klasit ap taman ak lo. Ko nguno, no ko nekibo keny. Ko nguno kuu nep koaraki, ko kobwa nebo lo, ak lo ak somok. Ko nguno nii, koboru kole somanet anan tesetai nebo somanet ing emet. Akobo komonut amu nitoni koboru ng'alekap somanet, akotoreti um mutai nebo lagok. Ngokameche lagok koek mwalimu, anan kanetik. Ngokameche koek chechang chemung; arainik ak tugun chechang. Ko nguno KICD ni, kobo kamanut ng'alekap somanet

Tuguk chetos keai simatikesumbuan kipsomaninik betut ap kepir kura, kochang oratunwek che imuch keyai. Kito netai ne akere ale imuch keai, ko kararan kepire kura anan keipe kura betusiek cho keratin anan yekakiker sukul. Ku missing kuu arap sisit. Kuu yamite gaa lagok, yekapkomungso, yekaba arawet kurkat. Kocham ko kararan keip kuraishek um kasarta notok. Amu makoi koim ng'alekap testaet ap somanet eng sukulishek. Atya kokeny, ko mie matikeae ng'alekap kuraishek eng sukulishek. Amu, yakakiip kuraishek, ko imuch ngotko makashin bii, ngele kakichor kurainik ap biik alak, koimuch komong um barioshek. Che imuch koipchi kengem tuguk ap sukul. Ngokakingeme kuu kitabusiek ak tugun chechang. Ko nguno, chu koboto tuguk cheimuch um kongem ng'alekap somanet ap kipsomaninik. Nguno, ko miee keai kimaswek alak, ng'alekap kurainik, matkeae sukul. Amu ngomong barioshek, koimuch kengem tugukap kipsomaninik. Simatikotestai ng'alekap somanet.

Eng kabwatutik chuk, akobo kewal E-learning koek physical, ko ui kewal E-learning nitoni koek physical. Amu nitoni missing, koimuch keboisie kuu ng'alekap simoshek, kuu ng'alekap kompyutaishek ak tugun chechang, sikenyor ng'lekap E-learning. Ko amu somanat nitoni, kokikichopchi um missing um matkoek physical kou ng'alekap simoishek, ak tugun chechang. Ko nguno, sikechop koek physical ng'alekap E-learning, koimuch komech chepkondok chechang, anan koimuch koip serikali um kakwautiet chechang, ak kasarta neoo sikeip koek ng'alekap physical. Amu, kingechope kotebi kou yeuu, ko kiip kasarwek chechang kora, akoimuch keip chepkondok chechang. Ko nguno eng yapkewal, anan yekimach kewal koek physical, koimuch koip chepkondok chechang konyil somok anan konyil angwan, kuu chakikichope. Nguno ui imugakse iman kewal um E-learning koek physical, lakini imuch koip chepkondok chechang.

Chang tuguk che toreti um chi kobun google. Ko missing google, ko kiy nebo komonut amu missing koimuch koboisie kuu um lagok chekeneti anan kanetik ak tugun chechang ak chii kityo ne-nemii much komii buch. Ko nguno google ini, koimuch iboisie chii yaichenge kasi, iyoktoe tuguk kuk, kainak kuk, somanet ng'ung ak tugun chechang. Atyam kokeny kora, koimuch koboisie kipsomaninik, ko alak koae kuu ng'alekap tetsi, koba alake nguno kuu koba ipkenet koneti mwaliuinik um kebosie ng'alekap google, kenete simoshek chu, ak tugun kou televison ak nee. Ko nguno google, koteroti anan inyumnyumi kasishek. Amu kito netai yaichenge chito kasit, komaiwendi ngu kokaloo kuu ngukaloo ichenge kasit anan kimaste ne iyae kasi koloo, komaiwendi olotok. Ibosiei kityo google, iyakoite tuguk kuk. Ko ingyekakikurin ngokai ngelechin ibote, ko iwendi kityo. Nguno cho koboto oratunwek che toreti um biik ng'alekap google.

Cham ko mising ii, lesenisiek ii um koositu mising eng kasarta ne ngo ka kenyit akenge anan kenyisiek aeng, ko nguno olerinuendoi chito lesenit nenyinet ii ya kaosit ii, ko mising kebendi gorichu, amu imuch iboisie mising, komi gorik che kechobe lesenisiek, iwendi olotok ii atya imwaite shidengung ii ileite kakoosit lesenit nenyunet ii, atyam keibe imuch keip kasarta ne nwach nebo sait akenge anan ko saisiek aeng ii kechobun ake kosupkei ak ngalekab serikalitab Kenya, ko nguno ngechobun ii, ko cham ko mising ii ko lazima kelipan chepkondok che kichobunenin, ngo ka bee chepkondok che kimeche amu lesenit ko bee kasit neitinye amu kasisiek ii ko makerkei ako makerkei beitab lesenit, ko nguno mising ii komite gorik chebo lesenisiek che kebendi ye kaosit ii si kerinuenun ake sikekonin ne leel ii ne iboru kole tos itestai ak kasit ii akobo kenyisiek ngo ko aeng anan ko somok.

Serkalit ko yoe tugun chechang en Chengset ab bik chemakani mtihani netai ko bik tugul anan mo chi tugul Che makani mtihanisiechu kit netai kocham kegurse kelen kimoche bik Ata Che ib komakani mtihanisiechu kocham ko mising kebendi si keyai ngalek Che kiyoe testi ko angosir bik keib bik chon kosir koek choton Che ibe komakani ko nebo aeng koiti bik kenyisiek Che kigonetis chi anan mwalimuinik kosubge ak kenyisiek amun chito nekikosoisonis komatemenen anan mouitu ngalek ab kisaisan ngalek ab mtihani ko nguno ko serkalit kosubi oratinwek Cheu chon Cham ko mising angot ko kakomagan Che tai ango ko kenyini kocham ko mising Ib konget anan ko kaba kenyisiek chebo chito nemokoni keisto notok ak yeityo kecheng age kounoton

Ngapko kasarwek chechang, koimuch makashindos sikindet, ak mwalimuiyot ap lakwet ap sikindet. Cham ko missing ngo kosirgei sikindet ak mwalimuiyot, koimuch kokapir mwalimuiyot um lakwetap sikindet, anan kanetindet. Ko amunee ko nii, ko amuu ngotko kakalel lakwet, koimuch kakapir mwalimuiyot, akomaiyan sigindet kepir lakwet nyi. Ko nguno missing, kocham kosiregei yotok. Ko nebo aeng, neimuch kosiregei, koimuch kaon mwalimuiyot lakwet gaa, kwo ipkoip chekondok um che fees. Ko nguno oratunwek che kiyae sikikoshon mwalimuiyot ak sikindet, ko kotepngunyso nguny mwalimuiyot ak sikindet, atyam kokinyitkei chi tugul. Ngoka oo mwalimuiyot ako oo sikindet, kekonyitkei, atyam keng'alolso. Kong'alalso kuu biik che echen, atyam kenai kole um kango ne kakalel. Ngotko kalel mwalimuiyot, kosam nyoetap kat mwalimuiyot. Ko ngotko kalel sikindet, lakwetap sikindet, kosam sikindet nyoetap kat eng lakwet nyi. Amu ngeng'alalso ketebungunyso keng'alalso kou biik che echen, ko ko miee akokashindos biik.

Cham ko mising ye kakwai lagok um testisiek ii, ako kamong testi, ko kasitab serikalit ii, konde kipsomaninik ii kosupkei ak sukulisiek, ko nguno sikende lagok kosupkei ak sukulisiek ii kochang tukuk che kesupi, amu kito netai makisupi ngalekab ole bunu lakwet, ngot kobunu lakwet ole mokorek ii anan ole nyalildos ii komakisupi notok, amu kito ne tai nekisupi, kesupi ole kasirto lagok, ngot ko kasir lagok kotindoi um alamesiek che kororonen ko kito netai ii, kekochin lagochutochu sukulisiek, amu kito netai korok amaai lagochu testi, kocham komeche lagok sukulisiek anan kocham kokweei lagok sukulisiek chemeche ngo ngatar testi ko nguno ngot kakwei lakwet sukulit ne oo ak koyomekei ak makisiek che kanyor ii, ko oret netai keyonchin anan koimuch kekochi, ko ngap sait ake kochang lagok chekamach sukulit akenge lakini sukulinotok ii makoi komut lagok tugul, ko nguno oratinwek che yoe serikali ko kochengchi sukulit ake ne oo lakini ma sukulinoto ne sukulit ake, nguno cho ko oratinwek che yoe serikali si konde lagok sukulit che echen.